Pichani nyiso maler puodho ma osendikore. Inyalo neno dhok kokulore, kendo chamo lum. Lum en chiemo mar dhok maber kendo dhok ohere kendo en chiemo mamalong'o kendo ma owinjore e pinywa. Dhok ma inenogi gin ruedhi kendo inyalo ti kodgi eweche kaka pur kata loso chiemo kaka ring'o. Kaka iseneno e pichani, en achiel kuom tich mar yudo pesa e system mar chiemo. Inyalo pidho ruedhi gi bang#e kendo ka giseikore to inyalo terogi e chiro loo kodgi omenda kata inyalo tiyo kodgi e pur. Gima ochuno mar puodho makaman makamae en konyo mondo obed gi chiemo malong'o ewi duto pichani nyiso yo maji timo mar kano chiemo kata loko ohala.

Pichani nyiso ng'at mamiyo madayo koting'o yien etoke, chal ni oting'o yien moa modo. Yien momod gi gin yien manyalo konyo e tedo kata onyalo tiyo kodgi eyor manyo pesa. Onyalo kawogi to oterogi e chiro to ousogi to oyudo ohala kata omenda monyalo tiyogo eyore mamoko . Miyoni en dayo ma ool, hike ng'eny kendo ineno ka yien gi pek , olung're manyiso ni en gi pek e ting'o yien gi. Nenore ni dayoni ne ochoko yien gi kamoro ma chalo bungu kendo mae en tich maok yot kendo onyiso teko mar dayo e pacho kaok kamano, pichani nyiso dayo koa manyo yien kendo duto en ema imako e picha kamae ekor gweng'

Ranyisi ma waneno kaeni ni gi nyithindo, makwan gi romo abich kendo gin nyithindo manyiri. Ka irango maber to gin nyithi sikul kendo gibet piny e tieng yien gigago. Gicham,o nyoyo to gimadho gi nyuka. Nyithi sikul gim, gin e mor nikech king'iyo wengegi to gibuonjo. Ka irango ranyisigi, nyithindogi somo eyo matek. Gibet piny elowo keendo ng'enygi onge wuoche etiendegi Mano nyiso yuto mar jo gweng' modak e aluora mar sikul misomeni. Kaok kamano, to ranyisini nyisowa ni magi jopuonjre ma chiemo kobet e tie yien.

Bang' neno picha mar bengi maduong' mar KCB, kod wiye malo kondiki ni timbe mag keto gik makonyo e pesa maloyo milion achiel. Gigo duto manie pichano kod gima nyalore bedo piny kod gima ok nyalore bedo piny, gin kod duong.' Duong' nyalo bedo mar pesa , mar tich, mar nying maber kata mar chiko yore. Picha mar bengini mar konyo keto otese makonyo e chenro mar pes mokalo milion achiel nyiso duong' mar ng'eyo rieko kod geno. Mae nyiso ni bengini en benki motegno kendo onge kiawa. Kompiuta kod kanya achiel mag kano gik moko e mbui nyiso ni bengini en bengi modhi nyime gi tich manyien, konyo ji timo chenrogi eyo mayot kendo motegno. Chenro gi duto en gima duong' ahinya nimar gikonyo bengi rito chike mag loch piny kendo rito pesa mag ji.

Jal ma une no e ranyisini iluongo ni Ali Hassan Joho. Kendo kae owuoyo ewi tichne kaka jal marito gik ma ichoko e piny mo ndo mar pesa mar nam kod gik moko duto mag nam. Duong' mar tichne en ni kare kae osebedo kaka adundo maduong' mar yud mwandu kod loyo tije mang'eny e piny Kenya. Tije en mar dongo kod rito gik mang'eny e piny mondo Kenya oyudie pesa kendo obed gi tich ne ji mang'eny. Bende tije en timo gweth e mwandu mag aora kod nam kaluwore gi rito rech, dongo eyore mag yamo kod imo mandu moko duto eyo ma eyo maok hiny piny. Gimoro kendo en rito yore mag meli mondo obed gi kido maber kendo maok nyuol ka nyororo. Joho wacho ni ministry neni en yoo manyien mar yudo mwandu kod go tich ne piny marwa mar Kenya ni.

Faras en lee mar dak kendo en moro maduong' neno ka owinjore gi dhano eyo makare. Onyalo tiyo kaka jaote kendo onyalo ting'o dhano moter kamoro achiel nyaka kamoro. Bedo gi faras en mor maduong' nikech onyisi yoo mar dak gi lee kendo omiyi ineno piny eyo mopogore. Neno lee ni katimo gimoro amora eyorene kendo otimo eyo maber nyiso mor maduong'. Mor kendo betie kineno kido mar faras teko mar dende, kendo yo morito go dende yudo mor mar bedo jakony mar rito dende.